aa kesidai eramatata oonkineji ee amu ore nkineji naa keeta ifaidani kumok aa tenebo naa kule keeta sii olchala laa kemiri netumi iropiyiani nimirr nitum oltung'ani iropiyiani nirewie inkera sukuul idimi sii aateyieng inkineji naa toonkolong'i oosiruai neeku keeta ifaidani kumok oleng.

aa keeta faidani oleng naa esiai ashu farming oosinkirr amu kisaidia oleng olopeny peyie etumi iropiyiani ee narewie inkera sukuul oonaasie inkulie biasharani enyenak keretisho sii oleng ena siai oosinkirr amu ore isinkirr naa endaa naa endaa sii namelok naret osesen.

kesidai oleng' naa eramatata oolukunguni, keeta faidani kumok tebo sii tenedanyu imosor nimir nitum impisai kumok, nipik isiatin inonok idim sii atimira kuna tare nitum faida ore sii aitoki sidai naa kesidai amu keeta olchala laa idim atuunishore.

ee ing'oru ake oltarakita ee neturr olchamba ore piidip aatuturo olchamba nimpotu naa ilaasak le siai ashu iyie niun naa kuna aitubulu enyenak aitumia naa orpanga ore piindip atuuno nibukoki enkare ore teemeetay enkare tenaa keetay enchan naa sawa naa keton ake mpaka nebulu oopeny naa kuna poosho nitaini teneku enaa tena kata.

ore esiai naramati intare naa kisidai amuu keyau ifaidani kumok oleng ee ore faida nabo naata naa keeta olchala lindim atipika endaa ino olchamba nebulu aitobiraki ee indim sii nimirr kuna tare nitum iropiani niasie kulie siaitin inonok.

ore ena siai naa ing'oru naake ildimui laaijo kulo nipik ikulupuok aiput idipa aitushula tenebo olchala ,ore pee idip nipik kuna aitubulu nibukoki enkare nicho naa oloip enaa ele nesidanu naa aitobiraki.

ekajoki oltung'ani ore entoki e dukuya naifaa peeyiolou naa piing'oru kuna arara nedung aitaa nusu ore piidip nepik inkulupuok naitushul ake inkulupuok naitushul ake nkulupuok naitushulakaki olchala ee ore piidip nebukoki nena aitubulu ine wueji nebukoki enkare nisho oloip sidai nepik ewueji sidai naa kebulu ake aitobiraki enaa tenakata enetubulutua kuna.

keeta faidani oleng naa eramatare oo kuna motonyi amu keeta indim sii naaji atimira nitum inkiri naa kisaidia osesen indim sii atimira naa ena biashara nitum iropiyiani sidain neeku keretisho oleng naa kuna motonyi.

Ore eunoto ekuna nakitubulu naa enetipat amu keisaidia oleng olepeny tebiashara peitum iropiyiani niidim araasie ataasie esiai ino ormarei ee na keisaidia sii pei boost sii peiboost uchumi olosho tonkwapi eboo.

Ore nye eramatare oolukunguni naa isidai idolta ajo ore irmosorr tenemiri naa keeta iropiani kumok oleng naaret naaji olopeny peyie eilepunyie siinye biashara enye niaku enetipat oleng ena baye.

Kadoilta entomononi naata akeyie larin artham, egira aitau sinkir tiatua enaiposha na kegira naa aitau kulo singir aitumia ntokitin naijo kikapuni teneidipi aitau teine peepuo amir tosokoni.

Ore eunoto orfakadoni, na aisapuk tenkop ang' oleng',na kegira naa ilairemok kumok oleng' aisingatia enasiai ofakadoni eunoto, amu keeta faida, kisaidia olopeny netum impisai naasie isiaitin enyanak, nereyie nkera sukuul, ntokiting naikunari nejia.

aa kadamu nanu aa enkiremore amu adolta naa oltinka ogira airem olchamba neeku kelotu elukunya ai oleng esiai enkiremore toonkuapi napaasha naa idol naa ajo nkuapi kuna oleng naata enchan ashu inkuapi oshi naatum enchan toonkolong'i kumok.

ee ore tenkop nikitii yiok naa keton eitu ebaya ena siai e teknolojia nabanji keton eitu ebau enkop nikitii yiok aa iloshi ake tingai le kawaida kiata ooturr ake ilchambai netumokini naa aatun baadaye.

ee ore ene piiyieu nintobirr naa ilo ake ning'oru naa ning'oru enkiteng ino ee nintuku orkina aitobiraki niaraa olchafu otii orkina ore piindip ataarai olchafu niyau orkibuyu lino nitumoki naa atalepo enkiteng ino ore piiindip naa atalepo nipik kulo dimui piitumoki naa ashomo atimira.

ormiraa ele na kitoning'o oleng naa imbaa naipirta ena siai ormiraa aa e keraa iltung'anak injio nikincho todua intokitin nemeetay eikilej ele toki oleng keleisho neeku keyau ele toki intokitin kumok oleng naa eitu ining'oo naa ormiraa naa keinyial sii iltung'anak oleng afya.

kesidai oleng eunore ormalenge amu kitumiai toombaa kumok kidimi atipik inkuashen neyieri tenebo onkuashen nitobiri mokimo kepiki sii oloshoro naa kisaidia oleng oltung'ani ore siininche irpaek naa ile maana oleng amu ore irpayek ninche etumieki orkeseri ee imirr sii naaji nitum iropiani sidain neeku ine maana kuna tokitin pokirare oleng te uchumi olosho.

aing'oru ake enkalem niud atua ele coconut atua teshumata aitau ena palani naa eshumata ore piindip aitayu ilo palani ee ore piibaiki nekua ale natii atua nitumoki atooko naa inakata naa iaku inotoko ena.

Keaisidai oleng' esiai baasi usafi amu keari oloirerio neari sii imoyaritin, nisaidia sii oltung'ani pee eitashe tiatua iltung'ana amu keata usafi tedukuiya iltung'ana.

Ee keitishipisho oleng enikidolta ajo etii irbakulini otii enewueji otii endaa na ore si endaa na entoki oshi nanyor osesen ,nidol na sinye esimu amu kajo lesimu si kulo lewa , na kesidai esimu oleng amu indim nye atadua ntokitin ngejuko nindim aitengena keon neaku ene maana oleng.

teniyieu niun ena mimeai naa ormambuli ashu mushroom naa isidai oleng ing'oru ake ilng'anayio lenyenak nirem enkiti wueji netii oloip niun nipik nicho naa enkiti are nibukoki sininye naa embolea naa ketumoki atubulu.

Eee ing'oru ake iltung'ana kumok oleng', niutaki olchamba niutaki ajo ketiaji iteru, ninjo saai nijoki ilak enaa saai. Ore piidip oltung'ani aitayu irpaek nitoki aapik ewueji nebo aasot, neeku ore piidipi atasot nikenori pee meshaiki, nitokini naa taisere aaponu aaitobir naa, aakes lelo paek pee itoki aapuo aidong' toltinka pee eeku naa enkurma naidim iltung'anak aitumia too nkaulele.

ee indim ake oltung'ani atipika naa mikakati naa esiai ino niyiolou ajo amaa esaa naje naa nyoo aasita ore enkay saa naje naa nyoo aasita ore pias nejia naa itumoki oltung'ani aipanga isiatin inonok nimitumoki mintoki naake aituraa erishata tidie Tedukuya.

ore kulo sabunini iloitukishoreki aitukuyie inkaik ntukuyieki choo naa kanyorr oleng amu isidain kituku oltung'ani keraa imoyiaritin naisabisha olchafu otii inkaik inonok e germs ashu bacteria neeku keret oltung'ani.

ore ena naa kisaidia naa ee amu keya iltung'anak ena toki adumu te town nabo neya enkay town nisaidia iltung'anak peedung inchugulini enye ee naa keya sii ilolan linapita naa ekindim enatoki atipikaki neeku eretisho oleng naa kuna garrin amu keret iltung'ak too nkatitin.

Ekadamu nanu eunoto orkeek, ee enoshi enkop naapik sirkali eunoto orkeek, na esiai sidai oleng' amu keret iltung'anak, na kisaidia si mazingira, naa kilepunye naa mazingira olosho, neeki yiok meeta ekiata afya.

ee kisaidia kuna tokitin inkera kutitik amu kenyorr inkera oleng kuna tokitin oo crips, snacks kenyorr inkera oleng naa kisaidia naa inkera peyie eku naa ki changamka esaa muj neret sii afya enye.

Kadolta naa irkijanani otii osirwa nilo na adol telesirwa, ishooki endaa pii adolta naa ormushele tende, adolta nkirik ,idol naa ajo etishipate kulo lewa pii amuu sukuku sidai engira ashipakino.

aa ore eniyieu ninteng'en oltung'ani naa idumu ake olee nijoki peeng'as apik inkaik dukuya ena oshi osinkirr nijoki ake piitamay osinkirr ee ni make sure ajo eibalansa kewon aitobiraki nemekureshoi tiatua enkare naa kesidanu naa amu keyiolou asioki.

Ee kanyior nanu enasiai oleng nadumuni oltaka, nepuoi iabung ashu nepuoi apej tongulie wuejitin ,iyiolo oltaka naa entoki nayau moyiaritin te afya oltunganak neaku taa aiko nejia.

Kadolita nkera kutitik natii sukuul, adolta najo lelido ormalimui lenye lotii die wueji, egira autaa na nkera enikunaa naa esiai enkisuma, adolta keeta nkera bukui neeta nkalamuni, na nkera kuna nainining'isho egira ainining' ormalimui wesiai naasitai oleng'.

Ee ore esiai naipirta account naa keeta oshi embenki accounti enye keeta account na indim atabolo tesimu anaa mobile banking indim atipika ropiyani inonok neatai nkulie naa lasima peilo ,kanyor nanu kuna esimu ino naa tesimu ino ako ipik ropiyani.

ore ena siai oolgiim naa esiai oleng naret osesen, naa keetae too nkabilaritin kumok, keetae eanilepunyeki weight ,keetae enoo nkejek, keetae ena naa keret oltungani oleng.

Ee ore enkiran, ena empira ongejek na kaas oshiake tongolongi pookin ,na keisaidia enasiai empira oltungani amu ketum masoesi neaku embae oleng e maana.

Atishipakine nanu eretoto embenki too nkolong'i kumok, amu esiai nikindim atushumaki iropiani inono. Kake ore pee iata any tashwishi ashu enyamali muj neidim nikiret aitolea neaku embank nagira aret iltung'ana oleng' te taata.

ee keretisho ena siai oleng, amu ore edaa keret nkera pee etum afia sidai, netumoki sii nkera aisumata too sukuulini meeta esumash.

Ee enasiai empesa nataasa toonkolongi kumok, ore apa enkolong nabayie nashomo airiwaa mbisai, nairwaa tenkaraki nchugulini kumok neaku ore esiai e mpesa neaku ina apa nayawa inaolong.

ee ore impisai naa imbaa sapukin tolosho oleng amu ninye indim oltung'ani ainyiang'ishore yiolo entoki niyieu ninyiang'u naa mpaka niata ropiyiani nee embaye sii nagira areet olosho teneeku keeta olosho impisai enye nitasheki ate nisaidia uchumi.

ore eng'eno naata naipirta erewata embasikil naa aisapuk amu kelelek oleng erewata embasikil iked ake nitonie ilo orika nintamanaa naa kuna tokitin namanaa niutaki embasikil enkoitoi basi neeku naa inakata kajo ayiolou aterewa ena toki.

ee kesidai ena siai nashumi iropiyiani tiatua kuna kuti kabati amu kisaidia oltung'ani peeshum impisai enyenak tenkata naba enaa enayieu ore kenya peeyieu nitayu naa kitaas alo aasie naa embaye sapuk natumoki atareto ninye.

ee etipikaki irreteni kumok ena siai naa orbarabarani itumiae imatatuni aa keetay entoki naji naa speed governor naa ninye naisaidia naa iltung'anak pee mitoki aakwet oleng eetay sii inoshi moshipini naenie iltung'anak ate ashu isaidia naa ate teneeku keetay enkata e ajali.

kadolta naa tenewueji ajo etii enkopis e KRA aa ninye naa enkampuni sapuk e sirkali nasotu impisai nikidolita ajo keeta enkiti tumo ashu seminar naata naa nagira siininche aiguanare naa ena siai naa esotunoto oo ropiyiani ashu kodi tiatua iltung'anak lolosho lenye.

teniyieu niun naa ena abila endaa naa naji enkano naa iturr ake olchamba lino aitumia iltarakitani ee ore piindip atuturo nibukoki naa kuna ng'anayio enyenak nianyu enchan metashaiki naa baas nipik naa olchani awosh nepiki empoleya neeku naa tayari sai enatoki peyie eitayuni.

Ore ireteni kumok naa naidimi atipik ena daa naji sorghum naa teneibing impolea, nepiki sii olchani sapuk aosh, egira naa ke abulu neipatiliae neingura kini eweji netii enkolong pee tumoki atoyio pee eitayuni.

Ore eyiolounoto enasiai naikarieki irkiek peebulu aitobiraki na ingoru akeenye oltungani irkiek sidain, nintaman tiatua ngulie peetumoki atubulu, entoki sidai nabulunye.

ee kadolita naa entasat akeyie oolarin artam otoki nagira ayiaraki naa enkerai enye endaa teboo egira aitumia naa ena toki naji enyungu nidol naa ajo kegira ake ayierr aitobiraki pii negira enkerai aanyu endaa tine.

yiolo enkolong nashomo ena siai naa oljim naa ashomo ake toonkolong'i naatana nashomo apa amu kisaidia oltung'ani aret osesen naku oltung'ani fit neeku keretisho oleng ena siai naa napuoi oljim.

Ee kadol naa iltung'anak kumok aa latalii oetuo naa aponu aijifurahisha ate aitiship ate tenkalo naa ena aiposha egira naa aanya endaa tine negira naa aiogelea enkare nataana ake tine wueji.

Kajoki tabolo taa esimu ino, niloo naa enetii Ina app e equity mobile, ore pee indipa. Tanaa iata oshi account nikreto opa anaa indim ai log in , nintobir naa enkarna ino arashu password ino. Kake teneitu noo opa airegisto naa indim aisaina in, niregista , neaku indim ake aitayu iropiani inono

Esidai ena siai oleng enkidipata e sukuul aa graduation amu kisaidia oltung'ani naa keret sii intoiwuo amu keshipa intoiwuo tesiai apa nagira aas edolita siinche ajo etupukutuo naa irng'anayio lenye neeku kisaidia iltung'anak oleng ina siai e graduation nitum isiaitin ninkunaa nejia.

Ee kadamu esiai e e citizen aa ninye apa etipika sirkali metaa ine wueji itumie imbaa enye pookin nilak neeku miikure itumiay neeku naa kulie paybills alakie isiaitin ashu services etaa naa intumia ake ena e citizen.

Oltung'ani pee edumu esimu enye, neirony star one forty seven nepik hash. Nepik naa ID enye pee eayaki verification. Neitutum olmesej lekiaki, ore pee itum nekijoki tipika pin nekinkilikwani tanaa iata esiai ashu Miata , tenimiata nipik. Nilimu sii tanaa iyamishe anaa eitu iamisho, nitum naa ainoto account ino e SHA.

Esidai ena bae amu egirai arik inkera pee eiji furahisha enkata nemetii sukuul, naa kegira ake atonita tiang'. Neaku erik inkera pee eshipa naa nei tumia enkata enye naatobiraki.

enetipat oleng naa isidai ena siai naa nairijista iltung'anak IEBC tenkarake naa esiai ewoshoto enkukuo ee neyai oltung'ani irkimojik nitumoki naa inakata ataa oltung'ani naa oirijista peewosh enkukuo.

Keisidai oleng naa keitishipisho ena siai e arusi. Amu keitodolu naata iltung'anak olee tenebo we nkitok enye etumoki naa ateen ena masho sidai neyau ilmareita lenye tenebo aitishi iltung'anak oleng'.

ee tenadol ena siai naa kadamu nanu naa esiai naijo enkopis ena ee ormalimuni idolta naa ajo ekiata intokitin naijo printers, kadolta imbukui natii ene biblia ee ketii sii imbukui inkalamuni neeku kitodolu ajo ormalimui ele naa ogira aisumisho.

ee ore enchetata nateshetaki ena aji naa embaye oleng naitishipisho naa entoki naa kia iltung'anak oleng peyie etumoki aatusuj idol naa ajo kesheta ena aji oleng te mbinu sidai neeta ewueji netii ingarrin aipaakie neeku kitishipisho oleng ena formula naitumiaki naa ashet ena aji.

ee kadamu nanu oldonyio sapuk otii enkop ang e kenya aa mount kenya oldonyio loota imitai inkalifuni imiet o toki ee naa kadamu nanu ena baye naas iltung'anak ai hike ninye nalotu elukunya ai oleng naa tenadol naa oldonyio sapuk laijo ele le mount kenya.